Ore entoki naponaa bei oosinkirr te Kenya naa tenenyok sirkali aisho iltung'anak, aisho indaiki naisho isinkirr neifaa sii neudu inkariak toowuejitin nemetii pee etumoki iltung'anak aatipik isinkirr, neiteng'en iltung'anak esidano oosinkirr naa kilepu inakata bei oo sinkirr. Nepuo sii iltung'anak aaing'uraa isokonini ajo kaji emirei isinkirr naa keponari inakata bei oo sinkirr.

Ore ele shani naa keji. Cactus naa kebulu oshi ninche toowuejitin nemetii enkare neeku meijalisha ninche aajo ketii enkare kenyor ninche iwejitin naatoito indiim oltung'ani ashomo entim niiyau nilotu nitur engumoto sapuk nintadoiki naa kebulu ake.

ore isinkir na entoki etipat tonkwapi kumok ,hoo netii iletu eton ubung esidano osinkir, kake eti obunga esidano osinkirr, nengira adupore isinkir, kegira ayau abol ibiasharani kumok, nengira ainger iltungana kumok. tenkaraki isinkir niaku egira iltungana kumok ,adupore nengira si ayau mpisai kumok atua olosho lang.

Ore eramatare oo sinkirr te emurrua natii neton meesapuk kake egira taata iltung'anak aayiolou tipat oo sinkirr, neeku etii iloiterutua aaudu inkariak, netii ilemeidim aatuudu inkariak naa ore naaji eniaas sirkali naa pee eudoki iltung'anak inkarrak neisho indaiki naaisho isinkirr, nitobiru ilturruri oiteng'eni iltung'anak tipat oo sinkirr.

Kanyorr nanu tilapia, amu kisapukin tilapia, naa ore tenakop kenyor iltungana kumok oleng tilapia, amu ke osinkirri sidai keeta ingiri niaku kemirayu niaku ketii bei enye shumata oleng ,niaku tilapia tilapia nanu anyorr.

Ore embae edukuya ,naibelekeny bei etilapia tosokoni naa, teneitengeni iltururi oje, aitengen esidano etilapia mm neishori endaa nanarikino tilapia nitokini sii aku kibelekenyakini enkare teneyu te te teniaku chafu ina are naitumia oshi isinkir, neibelekenyakini apikaki esafi, naa kajo kesapuku nakata isinkir neibelekenya bei enye tosokonini.

ore imbaa naishakino ninguraa eton etu ishet eweuji nipiki osingiri naa, inguraa enkop tena kenkop naitoriori eweuji nemetii ildonyio nintoki sii aingura eweuji niyieu nipik isingir tena keweuji netii natumoyu ninye enkare ingura si enkabila enkabila ee enterit niyieu nintumia ningura sii tena ketii ibenek naidimi nepikakini isinkir, niaku nena baa ifaa ashu ishakino ningura ilaramatak losinkir.

Ore entoki naas padol ajo enotoki isingirr kumok, naa kaibelekenyaki isinkirr enkare naingira aitumia kila mara napikaki sii isinkirr imbenek naifaa pepikikani pee itumia, naitoki sii aisho isinkirr endaa nanarikino nishori, petumokii naa aa patumoki anoto isinkirr kumok.

Keji kuna inkishu, keramat oshi ilmaasae inkishu. Keisho imaasae kule nkishu naa ekimirr nena ale nikitum mpisai, nisho sii iyiok inkirik nikimir nena kirik nikitum mpisai nikidupore neisumare nkera ang. Ekitum sii olchoni, nikitum nikutum sii eilata te kuna kishu naa ekimirr niaku dupoto ena oo ilmaasai naisumare inkera oo ilmaasai ena. Kelo sii oshi nemuoyu nkishu neekibak nikiramat nkishu nikimpotoki ilkitarrini loo nkishu neponu aing`uraa nedol e nyamali, nikinyiang`aki ilkiek neudi nkishu. Neshukunyie aaku sawasawa nkishu, niaku nkishu kuna.